Ee, en adieri ni nitiere somo mag ong'we yamo masetiyo godo kendo bang' kinde malach ahinya. Yore mag somo kokalo kod ong'we yamo osemiya tich mayot mar somo, kendo gingin ni e yore mag chwako somo mag mbui. Ma luwore ka oganda mang'eny osebedo ka tiyo gi yore gi nikech gichiwo yot ahinya seche ma ng'ato somo. Ka ma ikelo kod neno gima itimo, kendo ochiwo ranyisi seche go duto ma, seche duto ma isomo.

Nitiere gik mang'eny momiyo rito ler mar lwedo dwarore ahinya. Mokwongo okonyo e geng'o tuoche koda kute manyalo kelo tuoche kaka midhusi koda tuo mar ayaki. Lwoko lwedo pile to moloyo kapok ichiemo kata bang' dhi e cho nyalo dwoko chien olo mani go mar bedo matuo. Kendo geng'o tuoche kik landre ne jomoko. Marariyo, rito ler mar lwedo bende nyalo konyo e rito ler mar del. Lwet ng'at ma ok ler kata ma nigi suya mamit ok nyal moro jomoko. Kendo mano nyalo miyo kik ibed ng'at ma genore. Maradek, rito ler mar lweti bende nyalo konyo e geng'o tuoche mikalo mikelo gi chiemo. Sama umako chiemo, en gima dwarore ni ahinya ni iluok lweti maber mondo ogeng' tuoche kod gik mamoko makelo tuoche kik donje chiemo. Eeh, Urh.

Dhiye achiel kuom joma ondikiye e Mpesa, kata e duka kata e bengi, machiwo gige mag Mpesa. Ng'is ja ohala namba mar simu mar Mpesa kod namba mar kipande mitiyogodo e ndiko em namba mari mar Mpesa kod pesa ma idwaro keto. Jatelono biro tiyo gi Mpesa margi, mondo oter pesa e akaont margi. Ibiroyudo wach manyiso ni pesa mane iketo kod namba mane itiyogo e timo ohala ne odonjo e simbi. Bang'e, inyalo tiyo gi pesa moketiye timo chudo, kata oro pesa ne joma tiyo gi Mpesa

Pesa maok oromo, ka pesa okoromo e akaont mondo ochul pesa ma idwaro golo, inyalo tamori timo ohala. Weche mag akaont ok ni kare, ka weche mag akoaont ok ni kare kata okopong', golo pesa nyalo bedo maok nyalre. Uhm, kendo loso kata chungo akaont, ka akaont olor kata ogol oko nikech timbe maok odhi kare kata weche mamoko, golo pesa nyalo bedo ma ok nyalre. Weche mag teknoloji: weche mag teknoloji kaka network outage kata server downtime nyalo kelo deko kata failures e yore mag golo pesa. Okenge mag ritruok: Airtel nyalo tiyo gi yore mag ritruok kaka two factor authentication kata tong' mag timo ohala mondo ogeng'ee ng'at ma ok yiene donjo kendo rito pesa mag ng'at ma nigi akaont.

Gigo madwarore ka ng'ato dwa yawo akaont mar m-pesa, en baruwa mar ma sirkal chiwo manyiso ng'ato kaka kad mar injili kata paspot. Nyis kama idakie koda kama inyalo yude kaachiel gi nambani mar simu kod email namba mari. Pesa ma iketo mokuongo makinde mang'eny en pesa matin kaka siling piero abich kata siling miya achiel. Jandiko mar m-pesa mihero manyalo bedo duka, bengi kata jandiko moro amora mondik piny mar m-pesa.

Okenge miluwo seche midwa chulo pesa mari mar wuoth luwore gi yore mag chudo mar kambi mar nyamburko midwa idho. Mae nyalo bedo en Lipa na Mpesa kar paybill kata lipa na Mpesa mar Till. Ka en mar Till, tinyalo dhie e mpesa app e simbi idiyo kar chudo gi Mpesa, odhi keli e Paybill kata till, ka en mar till, idiyo kar till todhi nyisi ini rwak namba mar till, irwak namba no then idiyo kar pesa midwani, midwaro midwaro idho godo garinogo. Kisediyo kar pesa tidiyo pin mar Mpesa then ioro pesa nogo. Kaen paybill tidiyo kar paybill kisedhi e Mpessa app mari tidiyo kar akaunt namba, akaunt namba en namba ma jo nyamburko no bo miyi minyalo orie pesa then idiyo Mpesa pin kaito iketo kar kwan pesa midwa oro

Eeeh, en gimanyalore golo, golo pesa e bengi kitero e Mpesa. Kendo kinde malach nitiere midhiero ma kinde ma opogor opogore mosebedo e kinde no migolo pesa e bengi kitero e Mpesa. midhiero machalo mokuongo wan gi pesa migolo go pesa nogo. Seche midwa golo pesa, to nitiere pesa miluongo ni transaction migolo godp pesa no. En pesa ma seche moko nyalo rem ni kata pesani nyalo bedo manok maok nyal golo pesano manidwa golo duto kigolo e bengi kikelo e Mpesa. Midhiero mar ariyo minyalo bedo godo seche migolo pesa e bengi kiketo e Mpesa en bamba ma sechemi diyo gima owinjo obedni igolo godo pesa to dwarorore kuomi ni ibedo gi bamba koka igol pesa nogo.

Safaricom Mpesa osekelo ber mathoth ahinya tone oganda jokenya e yore mopogore opogore. Mokuongo Safaricom Mpesa osekelo yot mar oro pesa ne ng'ano mani mabor moloyo kao pesano achiel kachiel kitero ne ng'ano kama entiere. Mar ariyo Safaricom Mpesa oseketo chudo ne mwandu obedo mayot seche ma in gi pesa e Mpesa mari, ok ochuno ni nyaka to igole, inya tiyo kode e ong'we yamo ni kanyo kitiyo kode e yore mag chudo. Mano oseketo tich obedo mayot moloyo ka oganda wuotho koa kuma chielo kadhi kuma chielo koro eka giyud gima gidwaro no.

E kinde mabiro abiro gero od minyaga kata choo maber ma ago dier ode plasta makete tiles, maket drainage ne bed maber ma ka ngato oolo pii to pii ringo kadok e bugo. To kendo kata baf, abiro gero machiegni kod choo no kata od minyaga ,ma ka ngato luokroe toluokore ma nyangafu kendo ka pii oolo to pii duto iloso negi bugo magidonje ka gidonjo go ei choo man bute kanyo

Jatelo mamalo e kanisana iluongo ni padri. Nying momiye no en nikech ochiwo ne nyirombe yie, oduogo ne nyirombe yie kod chiwo gweth ne nyithindo mathindo kendo oduogo geno ne oganda no ma geno orumo negi. Seche duto omiyogi chiemb chuny gi yie

Gike somo mag ong'we yamo pok oket ahinya mayudore to kendo nengogi be pok ogore e aluora ma wan tiere mar ni jogo mangeny ok osebedo gi lony makare mar tiyo gi ong'we yamo. To pacha to wachoni kaluore gi teknolojia masani owinjo obed ni gige somo mag ong'we yamo gi ikelo machiegni e kor gwenge mondo nyithindo kata joma dongo obede ni nyalo chopo e okang ma gitiyo kod gigi mondo tich mar tiyo kod mbui obed mayot ne ogand aduto

Nying mimiyo jotelo madongo e kanisawa e gwengwa en kaka padri kata inyalo luongo ni jadolo. Imiye nying no nikech en ema en gi teko kendo en gi lony mar tudruok gi Nyasaye kendo oganda mangeny omiye luor nikech yore mar tudruok gi Nyasaye yot .To ekinde duto nying gi ichiwo kaluore gi somo ma ng'ato osekale kata lony ma ng'ato nigodo eyo e weche mag muma kata weche gogo mag kanisa kata higni ma ng'ato osetieko ka otiyo tich mar wach nyasaye